Aaa katoningo shi enkolong nabo eji ore pilo ena siaai aaa nilo aa adumu ilchumai naa igolu oleng nitum inkufu. nairik apa olchore lai obo oleng nalo naa sinanu aas ina siai . olee netagol taa doi.

Kigira arrumoo aitobiraki. Olee kitumito endaa. Kigira aitayu endaa pookin, ah onkabilaritin pookin. Kiunito paek, mpoosho. Olee nikigira akenye aitayu pi. Kinosita endaa. Neeku keretito yiook pii. Neeku nejia egira aikunari tenamurua ang',olee kigira aendelea esidai.

Olee kumok ntokitin nagira aasa tenkaraki ena siai oolchambai , tenkaraki naa esiai olameyu . aa eya nikilayu enchan , netii sii aa ngwesin , netii moyiarin natii naimu atua ilchambai . niaku keya nikitum aa keya nikitum a maat nanya ilchambai . niaku olee kingira aimaa ntokitin kumok oleng , kake kinyokita ake aasa naa ena siai amu aa aingoru enikias pee kimbooyo nena tokitin pookin.

Sidai ena siai tenkopang oleng . kiata ntare , aa naa kisaidia yiook ina siai ontare aa kesioki niche aisho oleng. niche kimir aitaa endaa , niche kisumie inkera . niaku olee eretito yiok ena siai tomurua ang ,isulaki naa yiok kulo tunganak aa laa laaramatak . niaku olee isidai pi.

Sidai enasiai temurua ang'. Ore temurua ang',na ekimir yiok ilukunkuni, ah tenikiyieu nikias biashara na ekiasie biashara amir. Ore tesiai ormosor naa kinya imorsor tiang'. Ore enkae siai naas ena lukunkuni tenkop ang', naa ekinya aitaa nkirik, kiyieng' aitaa nkirik. Neeku sidai oleng'. Olee kegira enasiai aendelea esidai.

ee ore oshi esiai nikias iyiok tene wueji aa tenkopang, pekitumoki anoto aa irpapit toontare naa ore entoki edukuya naa piata intare kumok pitumoki naa anoto ipapit kumok oleng' . niaku ina siai naai indim ataasa pitum intare kumok oleng', nitum olchamaba sidai lirirayie petumoki naa ena biashara aendelea temurua nitii. naa biashara ena sapuk oleng' .

ee ore eninko pinya enaisho olotorok naa ore entoki edukuya naa lazima piata nkidong'i kumok oleng' tolchamba, niik, nicho ilotorok enkare, naa niik tolchani amu ina kata naa etum intapuka sidain , naa inakata niyaki enkare, nipik nkidong'i kumok oleng' amu ina kata naa endelea esiai aitobiraki .niya enaisho olotorok namelok oleng' .

sidai ena siai oleng. aa ore entoki naisho mataasa ena siai naa natejo oshi alo olduka egirae amir kuna puka najo lasima paingoru sinanu enaiko peyie atum ena siai . nalo naiteru ena siai openy tolchamba, niaku ataasa oleng naa ore oshi entoki naisho mataasa naa biashara peyie atum iropiyiani paa atumoki naa aendlea isiatin ainei , agira naa asaki kewon esiai olchamba .

Aa ore tenadol ena siai oo ntamesin naa ninye oshi itumiayay , intumia anapie ilolan aa itumia oltungani ajing alo naji enkae kop naa ore si ena , ena siai oontamesin naa, intumia tenkop olameyu , nemetii enkare, naa kebik ninche , nikiasaki esiai sidai tina kop amu ee ine nkop e natoyio . niaku tenadol kuna tamesin nadamu ajo nejia naa etiu esiai enye.

aa esiai eramatare nagira aendelea tene, nkishu nagira aadaa. egira inkishu aanya nkujit , negira aitiringa oleng ,niaku kaidim atejo ina nagira aas tena pisha , niaku adolta nkishu, adolta iloingok niaku ninche nagira itiringa egira adaa naa temurua.